Kore eninko piyepare inyamalitin naa teniretena . Kore taa reteneta naa indim niretena tembata oompisai tenaa sii silingini , niretena si toonkulie oitoi anaa tenyiaya bima ebiotosho ino . Kore taa ena reten nikisaidian naa ninye tenaa nikiretu taapare naa nyamalitin napuonu .

Kore entoki nayau emooto ewokoto oorkiek oitemerisho naa ncholiek .ore taa ncholiek naa ncholieki torok amu ore paaku iyata ilchoreta torok oitumiya irkieek oitemerisho nilo naa yie asioki aitumia te nkaraki naa nimiyieu nikungwaa ilchoreta linonok. Kore si enkae toki nayau mmooto oorkiek oitemerisho naa tenaaku ketumoyu lelo kiek . Amu ore peaku itum iltungani irkieek loitemerisho laijo orbangi, neok naa amu ketumoyu. kake ore peaku metum neaku naa meok. Ore naa sipitalini emurua Ang naa keeta ninche nkoitoi natetie iltamoyiak laijo lelo looata naa Ina nyamali oorkiek oitemerisho.